Adolita ewueji naji National Treasury, na ore National Treasury, na erubata esirkali naitasheki iropiyiani esirkali musima. Na ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol, naa njere ore enewueji, na ninye naitasheki iropiyiani olosho le Kenya, nees imbaa naijo allocation, arashu aoriworiki iropiyiani inkauntini, arashu dii ninye project eserkali, neakikisha si ajo ore naduo pisai, netii accountability ,arashu egirai aor arashu aishorie nadio projekti tenkoitoi naibala, nemetii enkisudoroto, neeku naa ore enaaji na ninye naitasheki esiai oropiyiani olosho le Kenya.

Ee. Naa ore entoki nadolita tenewueji, adolita oltung'ani arashu orpayian, ogira ayieng'isho. Na ore oshi enikuni teneyieng'ishoi, ees imbaa nara are. Ore enaduo ker arashu enkine naa niyieng'ita, netii iltung'anak ogor, enaduo ker ometua, arashu tenetii irkanisani lemook osarge, na kedung'i enaduo ker orgos meibukori osarge, ore enkae nasuju, neyieng'i enaduo ker ang'as aoru entoki naji edapana. Ore ake pee eyieng'uni metaa metii edapana, metalioyu enaa ena natii ena picha tanakata, nigili arishirish inkirik osesen lenaduo ker, aor enaa irubat enyenak. Na ore ake peori nejia, ore torkuak lormasai, na ore irubat osesen lenaduo ker nateyiang'aki arashu enkine, nemeeta enemeeta ilopeny. Neororokini pooking'ae inkiri nara nenyanak.

Ore entoki nadolita, nadolita iltung'anak owoshito olaini arashu elelero ah youth, ore enaduo lelero, nadolta enapita nkardasini naaji envelopes ,naitodolu naa ajo esiai egira aing'oru. Ore ebae nalotu elukunya ai tenadol ena, naa kitodolu ajo aikumok iltung'anak oidip sukuul ashu graduates, alang' irishat osiaitin natumi tenamurua. Neeku naa, ore nai teng'eno ai, na aisidai teniteng'eni elelero, minoto eyiolounoto, naa ore pepuku tesukuul arashu enoshi kata etii boo, nisaidia ina ng'eno ming'oru isiaitin enye maate, arashu mitobira isiaitin. Ore si enkae, namaitiship nanu enabae katukul. Amu, aisidai oleng',tenees sirkali maendeleo nijo enchetare odarasani, nitobir irbarabarani, amu ena maendeleo etumieki isiaitin youths arashu elelero. Neeku ebae torronok ena oleng', namaitishipita nanu katukul.

Ore entoki nadolita tene wueji naa kadolita inkishu arashu irmongi . Naa ore enikunakini eramatare oonkishu tormaasae naa keramati ake anaa enoshi ramatare pookin . Aa nchere ebulu inaduoo kishu iteru anaa ilasho ,neramati iladuoo asho toonkoitoi pookin nijo aisho irkieek ,irnganayio metubulu , nisuji sii arishie irmasher , neudi tenemwoi ashu enoshi ramatare ake oswamin ,niritae sii inaduoo tokitin aa kila enkolong ebolori tedekenya , neshukuni teipa inkaulele, nebulu inaduoo kishu ashu neponari niaku nejia naa eikunakini eramatare oonkishu tenkop ang.

Adolita entoki naji enkipirta entoki naji prenatal care . Naa ore pre natal care naa ewueji neramatieki entomononi enuta ampaka enkolong nashomo aisho. Naa ore enkipirta enaa enadolta tene wueji ene dukuya naa ekeramat entomononi ashuaa ina toiwuoi duoo nanuta , neramat tenebo we enkerai enye natii atua enkoshoke pemetum ake enaduoo kerai natii atua enkoshoke enyamali yeyote ompaka naa orekekun kenya opuoi aiu. Ore enkae kipirta eare naa kejo keyakikisha ajo ,ore usalama enaduoo kerai natii enkoshoke naa ene tipat , neramat ompaka orkekun otoiwuoki . Ore enkae kipirta euni naa kitengen enaduoo tasat metayiolo enkoitoi naidim sininye ataramatie kewon etii naa ena muda eishore . Ore enkae eongwan naa pinguraa entomononi enuta peyiolou ba ,ee osesen lenye makewon .